Rĩrĩ nĩ itunda mũthemba wa ibabaĩ,r ĩrĩa rĩtinanĩtio kwonania mũtinania arenda kũrĩa ona kana hihi arenda kwoya mbegũ ici nĩgetha atuĩke wa kũhanda nĩgetha ituĩke ciakũmera na atuĩke wakũhanda mababaĩ mangĩ maingĩ na ibabaĩ rĩrĩ nĩ rĩronekana rĩithaka mũno. Mababaĩ nĩ matũteithagia na kwongerera indo cia bata mwĩrĩ-inĩ irĩa ingĩbatarĩka nĩũndũ wa kũrũirĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ, agatuĩka wa kũgĩa hinya na kũhota kũruta wĩra wake atarĩ na ũgwati owothe, nĩamu mũrimũ ndũngĩhota gũtuĩka wakũmũtoria nĩ ũndũ ena indo nyingĩ mũno cia kũrũĩrĩra mwĩrĩ-inĩ wake.

Barabara ĩno nĩ ĩtũmaga ngaari cituĩke cia gũkinya naihenya kũrĩa mũndũ arabatara gũthiĩ, koguo mũndũ ndakoragwo ena guoya wa atĩ nĩ akuoya mahinda maingĩ gũtuĩka wa gũkinya harĩa arathiĩ, ningĩ barabara ici nĩ ituĩkaga cia kũrogota mbia, iria ngaari cituĩkaga cia kũrĩhĩrwo, igatuĩka cia gũtuĩka wa cia gũteithĩrĩria rĩrĩa barabara ĩno ya rĩkia gũthũka, koguo mbia ici nĩ cioyagwo na igatuĩka cia gũteithĩrĩria ũthondeki-inĩ wacio rĩrĩa cia thũka.